Bena maũndũ maingĩ mũno me kũngenia, tondũ ĩno nĩ mbembe ya njũa, no no ũtue mbembe ũthiĩ ũruge kamũthere ka njũa, ũrĩe, ũkime kamũkimo kega, no ũ no ũ, nginya mũcere nĩndĩrona mũcere, mũcere naguo nĩ ũkũrire ũyũ, no ũthiĩ wagetha, ũtware gĩthĩi ũthĩe, ũruge kamũcere kega, ũrugĩre ageni.